E picha ni waneno nyako ma opidho omena mang'eny e puodho. To omena ni inyalo tiyo go kaka yath mar chango fuolo kata Covid 19, Covid 19 nobiro twenty twenty. To ji mang'eny e luo kae negitiyo gi omena ni, ma ne giyudo ni omena ni chango fuolo gi Covid 19.

E picha ni kwaneno ji ariyo ma obet piny, to gise sign contract mar ICT. To gi se yudo ni gin ka achiel ekar winjore, kar tich ma gidwa timo kaka jo government mar Kenya.

Gik ma kelo mor e picha ni waneno ng'ama miyo ma oae Google, onyiso nyithindo kaka robot no ma gioso gi kompyuta timore. Kata oringo, to nyithindo go gi ging'iyo gino gi mor ahinya nikech gihero gik ma kamago.

Gima biro e paro mara ka ang'iyo picha ni en kitambulisho ma oae Maisha Digital Kenya. To kitambulisho ni, gintie gi driving license, gin gi tie gi namba mar kitambulisho, to kendo gin gitie gi kama iae. To sublocation gi location ma iae.

Kawaneno picha ni waneno kitambulisho mar, mar dani. Ma no kawo kitambulisho ma chon ahinya. To king'iyo kitambulisho ni, to picha ne ok ng'iye, ok ng'ire maber. Kaka ng'ama digital, gima anyalo timo e picha ni, anyalo keto e mashin maber. Magolo picha maber nikech kitambulisho ni dani nyalo timo go gimora mora, kaka dhi e bank kawo pesa gi kitambulisho ni. To ma mawaneno e picha ni okonyal tiyogo, nikech picha ne ok nyisre maber.

Mokwongo ahinya anyalo, anyalo nyise ni odhi e mbalariany ma otim kos ma iluongo ni Lab Technology. Ka osetimo kos no, onyalo tiyo maber e, e galamoro moramora kaka mag chak, kaka mag pi, kaka ospital. Onyalo tiyo kaka lab technician, onyalo tiyo kaka lab technologist, onyalo tiyo kaka lab scientist.

E picha ni waneno nyamrerwa mantie oganda ma joluo, to gi konyo gi wach mar iluongo ni primary health care. Primary health care oting'o gik ma kaka konyo joma nigi ich ni gichop osiptal mondo giyud konyruok, konyruok mar yudo nyathi. To bende gi, gi yudo kaka ginyalo konyo joma nigi tie gi wach mar ayaki, gi aonda, gi gik, gi gik ma dwaro ni ibi ospital kinde ka kinde. Kaka tuberculosis, ayaki, to gi hypertension gi diabetes.

Ka waneno picha ni waneo Goliath mar Bungoma, to en e kar tich ma iluongo ni Ambasador. To en gi ng'at mochung'ne tourist attraction, to waneno ka ng'ama miyo no tere neno gik manitie e kama otiye.

E picha ni waneno dijitali ma inyalo tiyogo e osiptal to service ni laktar nyalotiyogo ka othiedho nyathi kendo odhi e,otere e labaratory ma ginyalo rango remo to ginyalotiyogo kendo e kao yath e pharmacy kama inyalokao yath ma ka laktar osenyisi ni yath makama makama inyalo kao.

ka wanono tijni wanono ni ka mar le mag mbugu dakie to waneno lum ma osekadho metre achiel to tich mawa biro kae wabiro tiyo gi ofwadho mondo watiek lumni nikech gisebet madong'o

E pichani waneno pur gi ohala. Mokwongo waneno bando e puodhoni, mar ariyo waneno olayo, mar adek waneno oganda be e pichani to wanyalo wachoni ng'atni oparo tiyo kamae nikech odwaro olemo maber kendo odwaro gik ma onyalo tiyogo kaka chiemo e ode.

E picha ni waneno en luor mar jopiny gi luor mar teko gi ker maduong' ma mar piny ngima mar kenya.

E picha ni waneno ka ng'at mamiyo duoko penjo mar jo ng'a ng'at ma dichuo ma obiro penjo kaka onyalo tiyo gi service no. To waneno kendo ni ng'at ma miyo no odembre ahinya to oduoko penjo mar dichuo no ka odimbore.

gimo miya mor e pichani en podo mar chak ,nikech inyalo miyo nyithindo ma gin gi higa achiel nyaka abich ma ok nyal yudo chak e thund mar mama gi

kawa neno pichani waneno ni ng'ama miyo konyo ng'ama dichuo ma obiro kawo kitamulisho e duduma services to okonyo ng'atni mondo okaw kitambulisho manyien